Ore ena naa ewueji nitayunyieki ropiyiani aitayunyie cash , nidipositieki ashu apikie iropiyiani esimu pinchoyo cash. Ore tene naa lasima piata enkipande ashua inambai enkipande ino .Ore olaini lipik iropiyiani lasima pee iregister tina kipande .

Ore entoki nagira aasa tene, naa inkera erikitoi sukuul. Ore tidialo, netii empuruo nagira apuku.

Ore ntokitin nanarikino nitaa pee kinchori esile e HELB naa kenarikino niata enkipande kenarikino niata KRA hoo naifaa sii pee ilimu enaa ke undergraduate arashu tertiary itii.

Ore ena naa esiai esiasa, ore tene na kadolta o president apa deputy president le lorkerenket arashu le Kenya, inasita lomon lesiasa. Ore paa enetipat ena, naa kisho iltung'anak metayiolo ilarikok netum ategelu ilarikok oishaakino nenarikino. Neeku, enetipat esiai esiasa, petum iltung'anak atayiolo haki enye nagelunye olarikoni oyieu netum ataas enaa yieuno enye, peetum faida arashu petum serkali naidim atoriko. Negelaki ate larikok, orik nepuo ai represent arashu nepuo aitasheki towuejiting nemeidim kila mtu atabai. Neeku enetipat esiai enkitobirata esirkali, peyie etum pooking'ae oltung'ani oidim ashomo aitasheki arashu ai represent nilo aitasheki, nelimu imbaa naayieu, ontokiting nayieu nesakini wananchi, arashu iltung'anak lorkerenket le Kenya.

Isapuk enasiai oleng tenkopang ashu ninye tenkop musima .Ore esiai ebiotisho naa entoki etipat temaisha oltungani amu ore oltungani bioto ashu ore asurerity ashu ore esipakinoto ebiotisho osesen naa kisho oltungani nguvu naasie esiai , nisho eseriani , nisho engolon naasie isiatin enyenak . Niaku ore esiai ebiotisho naa enetipat niaku ina paa sapuk tenkopang ashu torkerenket pookin ashu tolosho lekenya.

Ore entoki nagira aasa tenapisha naa, inkera nagira ai discuss tegrup airo airo, aing'or computer, egirai aisum aisuma tenebo, enaa e group nabo.